en yu agere biik oeng, en biik choton oeng ko agenge ko tindo tishatit ne green ako nome tuguk chemiten boksit nekikisir kole bold food ak age komiten taban yo, aya nekailach tishatit ne green ko chito ne delivoreni omitwokik choton bo bold food ak age kotoku kole kainende nekaodareni omitwokik choton sekeibji akoi konyin.

Eng yu sanem tuguk chebo kamanut anan kiit nomoche aipu kimnyet nemining anan kiy age tugul aka silichi marakwek choto anan muchelek anan ndenguk kosupkei ak makenyun.

Eng yu, komuch aaror kiit ne tesetai, eng yu ageere ale mi tuguk che kealdai choto konaatin mising kou coils, mi mamait agenge ne aldai tuguchuto akomi alak chemi taban olin ak ageere kora tulwet. Yu koaldai mungaret ako noto kwaldai chepyosanito tugukchi sikonyor boratet eng sobenyin anan kelchin eng sobenyin.

Ingaroo tuguchu, abwoti ripet noto nebo ingokaik, korotwechu ko amitwokik choto kipoe ingokaik choto kiripei mising ko ingokaik choto ko grade choto ripei chito ako kiwangoit neo mising.

Eeeh angen toretet anan oretab boisietab simoit netoreti lipanet eng kokwenyun, toretet boisiet noto bo simoit ko mising ko Mpesa. Mpesa ko appit noto, koroito noto komuch inyoru eng simengung eng nemining anan simet neo komuchi koyokto chito rapinishek kobun chito agenge akoi chito ake anan kwo inee ole naat ko Mpesa shop sikoyokto rapinik choto ngomatindoi chito noto simoit.

Boisiet ni ko boisietab kolsetab marakwek ako marakwek komuch kokol chito ichekei anan kokolda bandek ang yu ageere marakwek che kikikol ichekei, kotoku kole kikitaban imbaaretab bandek ak imbaaretab marakwek, noto komie mising amun ngoit keset nyin kokesei chito komaiimi anan komaisumbuani kiy age tugul.

Boisiet ni ko boisiet noto bo kabatisiet anan chopetab imbaaret sikekol tuguk. Eng yu, ageere ale kiit nekaibati yu ko toroktet, amuchi anet chi ole kibotitoi anan ole kitoundoi kebatitoi imbaret ak tililet noto bo imbaaret sikonai inee.

Chu ko marakwek, ako marakwek sikochop anan koyo chito anan koruur chito komakat kochemushan anan kokuut inee akoi koruruyo anityo koiip sapuriet ake chito ako ndena taban ako keel ine ako karangan, noto kondena mwaita, chumbik ak ingredients alak sikopit keam marakwek choto.

Logoek cho geere eng yu, ko logoek che kikure machungwek, machungwek sikwaam chito machungwek ko suppose kopuul anan kotil inee akonem pertetab barak ak kwaam kiitab ariit amaam keswekab, amakiame kora keswekab machungwek.